Kaishoru nanu sababu Ajo ekanyor ena bar amu ore ena naa endaa endaa oonkishu naa endaa ooltunganak idim sii atekesu ena toki nilo amir naa keeku si embolea sidai nepik enkop embolea sidai neeku kaishoru nanu sababu Ajo kaanyor.

Adamu enkolong nataasa ena naa enkata Natasha enkai nesha enkai neeku sapuk enkare nainyiototo nairem olchamba naitayu endaa neeku ataasa tenkaraki intokitin. Ataasa tenkaraki enedukuya keitobir enkulupuoni enkop enkae na endaa nao nanya iltunganak naa endaa si namiri idim atimira nitumie impisai neeku ina sababu.

Ore enaikoni teneitobiri ena naa kengasi airrm tolchamba. Kengasi ake taata aifiaka olchamba neiremi nebukoni enkiti polea, neiremi neramati neisuji. Omewo taa ake taata neaku enda neramati ake tena. Negili aaun duo taata kitunguu, neeni basi newosho olchani pee minyiala, paa ketumokini taa taata aashom aatimir. Neaku nejia eikoni teneitobiri.

Ore engeno niyieu peyie intobir ena daa naa ingas ayoilou ajo kainyoo faida nitum tenintobir ena daa amuu ore kuna naa irnyanya. Ore irnyaya nemeeta endaa nayieri metii irnyanya. Ore enkaei iun irnyanya nilo amir nitum impisai. Ebdaa sii nanya inkishu. Endaa sidai ena oleng.

Ore enikunari ena naa irmaembe kulo, ore enikunari ena eeh ji kunari irkeek kulo olchani ele loormaembe adolita etii atua olchamba ounieki edaa neaku ore ele shani keramati duoke aisho enkare kake olchani ele lotunoki apa toolarin, neaku ore ake pee elotu season naji enoormaembe nebulu lelo maembe neeku kekesuni nepuoi aamir nenyae irkulie neaku nejia ikunari.

Ore etoki nagira aasa tene naa kagira aitodol ekata apa naunitoi olchani le papai, etii nasari neuni ometubulu neaku olchani ojing irmatunda, kegirae taa aitdolu tede aajo eo naa ele matundai ashu engiriata nidim aawa amu ore ele shani ometaa niaku ninye naa egirae aitodolu.

eeh aata eng'eno naipirta ena, amu ore ena naa papai ore papai naa lapaitin ooudo iyanyu ingas taata ifieka olchamba, nipik embolea, nibukoki enkare, nitum taata nipik nassary nitum aramat niramat, neeku doi olchani olchani, nirishie ngwesin ometaa taata ometotiwuo naa nji aaku endaa nanyae nemiri.

Ore etoki nagira aasa tene naa etuunoki apa olchamba aun irmariko nadolita ajo olchani lormariko ele negirae taata aagil aa agira aapuo aaitayu apuo aya osokoni nepuoi airagie esidai peyie etumokini taata atimir nenyae irkulie neaku naagira aasa tene.

Ena agira aasa tene naa factory ena naa kadolita ajo ntimu ena yaani ewaki atua factory nepuoi naa taata aitobir nisuji nepuoi aipak pee etumokini taata ashom atimir neaku ninye etoki nadolita tede nidol ajo crates kunda irbaketi neeniki apa atua factory neaku nagira aasa tene adumu aapuo aarrata apuo aamir.

Kaidim atolimu ajo kanyoo naagira aasa tene naa etipikaki mbenek abori irkeek kulo ootunoki apa neaku egirae aosh olchani neanyu nengas aapik mbenek naatoito tiabori nepiki enkare neoshi olchani pee metum, nemtoi nemejing sii vidudu pee meuroo naa ele shani.

Ore ebae naagira aasa tene naa eramatata ele toki oji watermelon . Etuunoki apa neaku olchani eoshitoi nadolita si ajo eeh etii looto egirae aakesu neaku ninye ebae nagira taata aasa tene woi.

eeh ore eng'eno naipirta ena naa olchamba ele le ovacado etuunoki apa netaa taata kegirai aikesu, negirae aipakia pee etumokini naa taata awaita esokoni, neeku ninye embae nagira taata aasa tene.

Ore ire ire iretet arashu ormarenge laatoningo iusu ena naa irnyanya kulo. Ore irnayanya naa keeta osarge neitobir si oltungani amu eyiereiki edaa nilo ai alo amir.

Ore enikoni te netumi ena amu ena naa mnanazi naa kiremi taata airem tolchamba neramati duo taata sii ninye, nitooki neramati neoshi olchani omeo nikesuni taata nedosuni taata nepuoi taata apuo aamir enaa taata enatio osokoni neaku nejia ikoni tenetumi ena.

Ore eetoki naitiship tena naa olchamba ele, netii loshi tokitin ooji loshi tokitin oopi loota kule naa ore tenebulu enoshi toki naji mnanasi ore mnanasi naa edaa nanyae nadolita irkeek loormariko, neaku kaitiship amu kenyae na etim si sidai ena naa eyau hewa sidai netii si edaa nanyae.

Ore pee inya ena naa mboga ya kienyeji kuna naa ikesu taata nigeligel ore kuna eh egirae ageligel neoriori nepiki crate nepuoi apuo aamir na ore eniko te ninya naa ngas ake akes nikes aitayu sidan nitumoki taata aisuja nepuoi aikaraga nenyae.

Enetipat pias ena amu ore taata naa irmatunda kulo neaku ore eniko pee minyala pee miar enkolong nepiki ina kiti toki paa ore egira aoku nemetumoki ntokitin inguesi aitayu taata ina daa lelo matunda.